ekegol entumoto eneti temurua ang' naa tenkaraki mokure apa eyau sirkali neti aishoyo nkituak openy ishori neti tesipitali tenkaraki neti naing'ua iltururi le usaid etaii inakata apa

kore enkoitoi sidai tenkiteng'ena oltung'anak temuruaa eipirta mbaa ee biotisho naa tenelotu sirkali neyau ilang'eni lenyenak neyauu sii redioi meinining'o iltunganak lomon naa lebiotisho lenye